Kaimutik cheityin biik chetinye legutab rabiinik en simoit ko netai ko sait age ko nangomomiten maat simoit ko kor ko ui oleiboisiotoi rabiisiekuk cheitinye en legutab simoit, nebo oeng imuch kechorenen kora rabiisiek keboisien musognotetab kasari ko kor ko kainyoru hasara, nebo somok ko kor yon imoche iboisien rabiisiekuk cheitinye en legutab simoit ana imoche ialisien ko iniokte ko kor komiten rabiisiek cheketilelen en barakunyi eng barakuutab che keyoktoen ko kor ko ikere ile kakochanga che kakitilin anan chekeboisien ko kor iwendi kora hasara en yoto.

Ororun oratinwek alak chebo temisiet chetam keboisien en koreng'wong'.

Tos nee chetile oretab temisiet neboisien temindet.

Ororun olekichopto betitab saroch.